kong'o mar busa mane ndalo mane ji nigi mor kata bang' ka liel, osetimre ji biro kanyakla to ji wacho weche mopogore opogore jii tugo , jii mor, mon miel, en ndalo liel, ndalo kuyo

Olemo mar ochuoga thoro ga yudore e alworawa Rarieda kocha. Itiyo kode kaka chiemo, kendo ite no iswago, imadho kaka yath. Kendo ite no watiyo godo e chiemb jamni.

Magi nyithindo ma jopuonjre e rang'iny mar primary. Koro ka waneno ka okelnegi gigo mag puonjruok manyasani machalo kaka computer, kendo waneno ka nyako mochung diere no mor kendo nigi hilo matiende ni mano gima pok noneno e ngima ne tee koro kuom koyude, to oloko ngima kendo miyo puonjruok ne dhi makare.

Mae boma buore Nairobi kae ka major kamae kama ne oike wuon ker mar Kenya ka mar adek Uhuru Kenyatta, jaduong Jomo Kenyatta. Picha ni paro na tende kaka nok en telo maber, kata kodoko ni ok nonyuola higa no, to kuom sigana manawinjo, dhano noywak ne. Ne en telo marang'enge kendo kaka nobiro e gweng Kisumu, ne ogo ji ahinya gi majohni, omiyo nok en telo maber ne e Kenya kae.